Koron ii kiit ne makaat keyring ko ketoret kipsomaninik konyor somanet nekarkei ko koisetab basari anako splashing Targeting basari ak skolaship lakok chemaimuchikei koal kitabushek ak tukukab sukul Koitetab basai eng sukulishek kochere lakok kokilkei Kit ake ne makat ketaret kipsomaninik konyor somanet nekaekei ko ketrainen mwalimuinik checking sikokanabta konetisietab kipsomaninik chok Nepo mwisho ko keprovidan resoses chenyalunot sikotestai somanet.